Chu ko biasinik che kogisuus, kit netai kotomo keyoo konyolu kewai biasinik, ye kagewai biasinik, ketone kogoegitun ak kotendenegitu. Ye kageton biasinik chu komagat kiun en beek che tililen. Ye kogiun en beek che tililen komagat kebel mwaita an karait agoi kolal, ye kagolal mwaita, koimuch kerongi kotutikintutikin ak kegochi boroindo koruryo. Ye kogoruryo, komagat kesut ak ketestai kinde alak agoi ibkobek. Imuch kinde tuguk che kiboisien kewalen rangiat nebo amitwogik sikobit komong rangik che terterchin.

Chu ko pilau. Imuch kepuruch muchelek ak amitwogik che terterchin cheu piasik ak bendo asigochop pilau. Imuch kora ketesyi tuguk che kiboisien kewale rangik chebo amitwogik. Kit ne tai ko magat kewai piasik ak keun ak beek chetililen. Ye kagewai piasik, komagat keton bendo ak kiun ak beek che tililen kora. Bendo ne kageton konyolu kinde ma ak kegochi boroindo agoi korur. Yekagorur bendo ko magat keton nyanyek ak kitunguik ak kebel eng sapuriet. Imuch ketesyi tuguk alak che terterchin ndemuch kotes anyinyindo nebo amitwogik. Yegagorurio nyanyek ak kitunguik komagat kende piasik ii ak kende bendo negagisus ak ketestai keguragur. Kigurei agoi ip keger kele kagotoi kowal rangiat eng sapuriet. Yekagoruruo tukchu ko magat kerong'chi beek sapuriet ne tinye bendo ak piasik ak kegochi boroindo kogut. Ye kagogut beek, komagat kende chumbik ak mwaita ak kerongchi muchelek che kagiun. Kigochin boroindo nebo korurio, yatugul kegure agoi ip keger kele kagosaiyo beek.

Chu ko sambusa imuch keboisie tuguk che terterchin cheu bendo, piasik ak ndenguk che cheben sambusa. Kit netai kechope sambusa ko magat kegandan ungaak kemilda kochop tuguk cheu chapati . Kichile ak keger kele katerterekitu mising. Yekakoterterekitu komagat ketilatil komengegitu kosupke ak olete sambusa ne magat kechop. Nebo aeng ko nyalu iger ile kesus tuguk che iboisie inde sambusa orit.. Yeiteseta isusi komagat itau ipel mwaita. Yekaipel mwaita ip korur komagat iger ile keram tuguk che iboisie oburuch sambusa ichu ak irongyi lolet nekokichoben chapati nekakemilda ak imaman ago yekaimaman imuch itau iwirchi mwaita orit ne lole agoi piker ile kakowalak rangiat. Yeitesetai indei kotutikintutikin, agoi ip kobek sambusa che ichope.

Ni KO bendo nekakebel, imuchekekonor bendo kotwon ,anan ko kokakiyoo, anon ko kakebel. Bendo nekalebel konyolu korong ketonaton ib komengekitun, yekaketonaton komengekitun komagat kinde mikebet nekiboishien kekonooren. Benyii koimuch kinde OLE kaitit ak komokoi tebii missing I,ako mi oret kora neimuch keboishien. Amun mi mashinishiek chebo kasari Che ikoititi amitwogik cheimuch kinde, ako inginde mashinishechu kotoree betusiek chechang.

NI ko mogobjat kiboisien mogobjat mising kou amitwogik. Imuch kesuus mogobjat anan kechemuchan en beek, anan kebel anan kinuus. Anyiny mising mogobjat ne kaginuus ak ne kagisuus. Ko tomo kisuus mogobjat ko nyolu korong kewai ak kinem berik ak kiun en beek che tililen asikobit kesuus. Eng igorwek ko kigiboishen mising mogobek che kiginuus ago onyinyen mising.

Ni ko mogobjat ne kagisuus, kotom kisuus mogobjat konyolu koorong kewai ak kinem berik chebo barak. Ye koginem berik komagat keun ak beek che tililen. Kiit ne rupe komagat keton nyanyek ak kitunguuik ak tuguk alak cheimuch keboishen keanyinyen amitwogik. Kinome soboriet ak kinde maat ne lole asikobit kobel mwaita. Ye kagolaal mwaita koimuch kinde nyanyik ak kitunguuik, kigore nyanyik ak kitunguuik agoi ibkeger kele kagoruryo. Ye kagoruryo nyanyik ak kitunguuik komagat ketoi keromchi mogobek ak kegore. Imuch kerongi beek tutikin ak keger soburiet sikobit koruryo mogobek chu en boroindo neming'in. Ye tesetai mogobek korurutos ko imuch ketesyi beek che imuch koyam koruren ak kotuch supu.

NI ko baet ab teta, mi ortinwek che chang che imuch keboisien kebaen teta. Teta koimuch kebai en sang anan kebai en kot. Nyumnyum miising ingebai teta eng kot amun toreti kogirindaen asista neng'wan ak ropta. Kot ne kiteche nebo teta, komomagat kobubung'ak ago imuch keboisie kebotisie keget barak ak kebir tabantaban ne kituchi kong'ik. Teta ne kiboen sang kilumdoi ak kerat ak kambet asikobit mowombar kong'em tuguk.

Ni ko artet, artet kobo komonut mssinyen sobetab kimugul met. Yebai chito artet i komuch kogei akonyoor chegoo chekororon missing, chegoo chebo arteet ko kimen ak konyoi mionwogik chemi bortoo. Ki kwo barak missing alietab art et eng siroo, ako yebai chito arteet i komuch konyoor chepkondook chechang. Arteet kora kotinye bendoo neanyiny kot missing i,ako torete kotech bortoo nebo chito. Artet kora koimuch keboishien muitonyin kechoben tuguuk che terterchin.

Ni ko paetab ingogaik. Ingogaik kobo kamanut kot mising eng sobet nebo kimugulmet. Ngogaik kotinye keturek che akwoen mising che imuch keboisien kou katoldoleiywek. Ye kiboisien kotese iyotet nebo minutik. Ngogaik kora, kotinye alyet nemi barak eng siro. Yebai chito ngogaik eng chongindo koimuch koalda ak konyor chepkondok che chang. Ngogaik kora kotinye mayaik. Mayaik chebo ingogaik ii koimuch keboisien kigenye arek ii anan kepel eng beek anan kisus. Anyiny mising maayat ne kagisus. Ngokiet agenge komuchi kogeny arek che sire tiptem. Ngogaik kora ko imuch keboisien kou amitwogik. Bendo nebo ingokiet ko anyiny mising ii ago imuch keamnda tuguk che terterchin cheu kimnyet ak muchelek.

Ni ko somanet. Somanet kobo kamanut mising eng sobet nebo nguno. Kikoek korokto nekionen nyalilda somanet. Bo kamanut mising ngosoman chitugul amu yesoman chito koimuch konyor ngomnatet neimuch koboisie kotoretegei eng sobet. Yesoman chito kora, komuchi konyor ngomnatet neimuch kesire boisiet. Yekisir chito boisiet komuche konyor chepkondok che imuch kotoreteke. Bo kamanut kora somanet amu toreti biik komuch kotuiya ak biik alak eng sugul ak konai olekitepto ak biik alak eng bororiet.

Eng yu kegere. biik peng cheese induma, induma ye kakiges I,koimuch keboishien kou amitwogiik anan keib siro. Yekiam nduma koanyinyeen missing akotese kimnotet en borto, ndumache kokiib koba siiro kotinye oliet nebo barak ak kotoretii chito konyoor chepkondook. Ye kigese induma konyolu korong ketortor taban taban nebo keswoot ak rotwet asikobiit kongetii tikitik. Nik kotoretii koger kole kanyumnyumit nguset Nebo nduma .Yekaketoor tabantaban I,komagaat kenaam sogeek oeng che kimen akengus. Ye kengus komagat keger kot komi olenunaat ketildaa. Yekakitildaa komagat koger chito kole katil indumakonget ak keswot asikobiit keswot neimuch kobiit en oret nenyumnyum. Ye kakotil chito nduma komagat kowaitaa tigitik che koenak kogeer kole koisto ngungunyek chechang chemi tabantaban.

Chu ko amitwogik chekikuuren bachia. Tomo konyoor kainet en kutit Nebo kolenjin. Amitwogichu ko anyone missing ak keboishien biasik kechobe. Netai kewoe biasik ak kiun en beek chetilileen, chekakewai biasik kewoe ak kele kakiwai nelebel ,yekakewai baisik konyolu kiun kora. Yekokechob biasik komagat jebel mwaita, en kapkaima akoi keger kele kakolaal mwaita komie. Imuch keboishien tuguuk che kiwolen rangiat chebo amitwogik kewalen rangiat kosiibge ak maaget netinye chito. Yekakolaal mwaita, komogat ketoi keromchii kosibggei ak chongindo nebo mwaita nemi sopuriet .Yekokoruryo komagat kesut ak ketestai en chetunotin akoi ib kobeek.

Netai, konyolu kobat chito mbaret, akowech ipkoker kole kakorur. Yetesetai korure mbaret, ko makat kotutan chito keswek eng kaptuta. Yekakoyam keswek kelipto komong eng kaptuta, ko makat kebal keringonik, anan kebet mutaroiseik che kikolchin keswek chutok. Makat kekol keswek kolochin kosupkei ak ole tenitu tigitik. Yekaketar kekole, ko makat keker kele matupok keringet tugul, akong'etu ole imuch kokonore beek. Makat keboisie tuguk cheu paipishek kesirtae beek eng mbaret. Yekikole tuguchu, konyolu keker kele kakikol kosup lainda, sikobit kotoret kobun paipit kwen nemachile minutik. Yekaketar kendoi paipit, ko makat ketor, akende keringonik kosupkei ak ole miii tigitik chebo minutiet. Asikobit kosachi beek yotok.

Ni ko yaktaet ab aisirusiek. Aisirusiek ko chepkondok cheiyumi kandoinatetet nebo emet asigopit komuch koboisie kokweri boisionikwak. Boisionik chebo emet kou yaksetab chepkondok che kikisir eng boisionik che terterchin ak yaetab boisionik chebo banda tai. Boisionik chebo bandab tai kou chobetab ortinwek ak kakimitetab nebo chemungarainik chemi emet. Bo kamanut mising koyakta chito chepkondo chu asigopit komuch kotoret emet kosuldaen magutik kwak tugul. Chito nemanyoru chepkondok alak tugul ko yebegu kenyit ko magat koger kole keenyit kartasisiek cheibaru kole mami chepkondok che konyor sigopit kemuch keisto eng biik che magat koyakta aisirusiek.

Ni ko kobotiisiet ab nganuk, boisioni kobo komonut mising amun toreti koger kole kaginyor amitwogik che imuch keboishen. Nganuk keboishen kechoben tuugk cheu: magatiat, chapati ak maandazi. Nganuk kora ko imuch kealda ne siro ak kenyor chepkondok. En taban kegere chogosiek. Chogosiek chu kebooishen kekonoren kesutik asikobit mayachegitu.

Ni ko kobotishiet nebo nganuk, kobotishoni koboo komonut kot missing amun toretii kimugul meet kosuldaen makutikchik chebo amitwogiik. Nganuk keboishien kechoben tuguuk che terterchin cheu makatiat, chapati aak mandazi. Yeges chito kora nganuk komuche koib koba siro, in koalda amun tinge oliet nemi barak kot missing. Nganuk i konyolu kekonor en chogesiek, en taban kechobe chogoisiek che echen chekiboishien kekonoren nganuk. Nganuk konyolu kekonoor en chogoosiek en olemomii beek asikobit komiakitun en boroindo newoo.

Ni ko baet ab kiyagik. Boisioni kobo komonut mising en bororiet, imuch kebai kiyagik chebo banyek anankebai kiyagik chebo chego. Kiyagik chebo chego kobo komonut mising amun toreti kimugul met konyor amitwogik chebo kila betut. Imuch kora koii moek tuchu ak kotoreti kotesokis kiyagik. Kiyagik chebo banyek kobo komonut mising amun kigowo barak miising olyet ago ye kialda en siro koimuch kenyor chepkondok che chang. Kiyagik kora kotinye katoltoleiwek ago keturek kwak koimuch keboishen kiakwaen mbarenik. Muiywek chebo kiyagik kobo komonut mising amun kiboishen kou ngoroik ago imuch kealda kenyorunen chepkondok.

Ni ko boisiiet ne king'oe bandek koik bushek. Bo komonut mising boiisioni amun toreti kenyor bushek che imuch keboishen kekwanyen kimiet. Kigoboisie mising kimyet kou amitwogik che tai ago toreti kotech borto. Imuch kora keboisien muswaknatet neu nii ketartarenen bandek komengegitu sikobit komuch koam arek ak ngokaik en oret ne nyumnyum.

En yu kegere sigiriet ne kakobutyi beek orit. Sigirio ni ko kakotemene banda ago maimuchi kosirto eng lebek. Sigirioni kegere kele kakirotyi mosiget ne nyigis mising ii ago kakikweri kobun olemi lebek. Boisioni komanyumnyum ak kopirtoi sigiriet. Sigiriet ko magat kele kakirotyi mosiget ne imuch koip ak keger kele kabun oret ne kararan asimaimuch koput eng oret ak konyor nyasutik.

Ni ko kesishet nebo njirenik. Njirenik kobo komonut mising en sobet nebo kimugul met. Kigoboishen kimugul met injirenik kou amitwogik ago onyinyen mising amatinye mianwek anan ko katerteret en borto. Njirenik kora kotinye olyet nebo barak en siro ye kinam en chong'indo koimuch kealda en siro ak kenyor chepkondok. Njirenik koimuch kenyor en oinoshek che eechen cheu nyanjosiek ago imuch kora kebai en gaa en kerengonik che kagibal. Njirenik chebo nyanjosiek ko eechen miising, ago che kiboe en gaa koimuch koegitu ngandan che chang komoeechen mising kou che kaginame ne nyanjosiek.

Ni konametab injirenik. Injiriondoni kobo nyanja. Injiriondoni kora koo mising. Ni kobaru kole injiriondoni koimuch keale chepkondok che chang mising. Kikoboisie kimugul met injirenik eng mungaret ak eng amitwogik. Injirenik ko anyinyen mising ago imuch kesus ak keamnda tuguk cheu kimyet anan ko muchelek. Boisiet ab injirenik kotinyei kamanut mising amu imuch kenam ak kealda eng siro kenyor chepkondok. Imukakse kebai injirenik eng kaa anan kenam eng ainosiek che eechen cheu nyanjesiek. Injirenik chebo nyanchosiek ko eechen mising kosir chebo kaa. Eng baetab kaa koimuch kebal keringonik ak kerongyi beekak keker kele beek chebwone komi olemondoe.

Boiisioni ko kolset nebo suswek en. Boisioni keyoe mising en ortinwek che kechorkokonso asimaimuch malaa beek ng'ung'unyek. Boisisoni kobo komonut mising amun toreti korib akwayeit nebo mbaret. Ye kabwa beek chebo ropta ak kolaa ng'ung'unyek chebo barak. Ko mbaret neng'etu koma akwai ago ingekol minutik komoyoe komie. Bo komonut mising kolsoni amun toreti koger kole kong'et ng'ng'unyek en ole mi ama imuch kolaa beek ng'ung'nyek koba ole loo.

Boisoni, ko kolset nebo mauek. Sikomuch chito kosuldae boisoni, konyolu konetekei kobo mauek che terterchin. Nyolu konai chito akobo ngungunyek cheimuch kebosie kekol mauek che terterchin. Yekakonai chito akobo ng'ung'unyek, konyolu konai chito akobo ole tee tigitik chebo mauek chemache kokol. Tigitik, kotoreti konai chito akobo lolet neimuch koboisie konde ng'ung'unyek. Amuu tigitik alak koekitu missing. Tigitik cheekitu missing ko makat keker kele, kakinde lolet ne oo asikobit konyor tigitik boroindo neimuch koetunee. Karik che magatin eng yu, ko keswek chebo mauek, ng'ung'unyek che kararan ako akwaen, ak lalatunwek cheimuch keboisie kende ng'ung'unyek. Bo kamanut kora kotinye chito ndoit neimuch kopise mauek chu. Amu mauek, komeche beek eng changindo asikobit koai komyee.

Ni ko musoknotet nebo kasari nekiboishien kegesen mauwek. Bo komonut missing musoknotet inguni amun toreti kogeer kole mauwek chekakiges konyolu kobekchii. Toretii kora kogeer kole kagiges mauyat en boroindo nenyumnyimi. Asikobiit maimuch koyait kotomo keges .Tindo anyun taisiek cheimuch kokweny mauyaat. Ako chigil angot ko kikokong mauyat koketyii, anan tokomoche boroindo.

En yu kegere kobotishiet nebo ingwek. Kakigool ingwek che terterchin, eng imbaret agenge. Boishoni komomiyoe en oret nenyumnyum amun kakinaam beek, chesirtoi kende kobuun oleloo, yekinde paipisiek chebo beek imbaret konyolu keger kele korikyii tikitik asikomuch kosochi beek ole mi tikitik.

Ni, ko chikilishetab minutik. Boisoni, ko nyumnyum missing amu toreti koker kakisub kenai ngotko mii mianwek chetinye minutik. Boisoni kobo kamanut kora, amu toreti kenai ole tesetoi tai minutik, ak tuguk che makchinkei asikobit komuch kwai eng oret ne kararan.

Eng betusiek chebo let kokikiboisien ortinwek chebo kipkaa kekipisen minutik. Kikisile beek en ndoisiek ak kerongyi minutik. Kiimuch kora keboisien ndoisiek che kakikundur sigopit kemuch keboisie kepise minutik. Eng nguno keboisiek ortinwek chebo kasari cheu tingok sikopit kepise minutik. Imuch kora keboisie tuguk chebune soet cheu ndegeisiek asigopit kemuch kepis minutik.